Ore na entoki naitiship tenasiai na nchere egira ltunganak aas isiatin enye na ashu a inchugulini enye neaku etii kila oltungani inkoitoi enyenak easita mbaa enyenak nayawua enataun elio lolongita irbaribarani elio irbaasi onapita ltunganak apuo sincheinchugulini enye na ore entoki naitiship na kesidai eke bass oleng amu ijo kekedo ijo irbaasi waare kake obo na kesidai enabae amu kitadolu ajo technology sidai enakidimi atanapa lolan teshumata ashu enap irkulie tunganak neaku embae sidai ena oleng naitishipishobamu kelio ajo eloito enkop dukuya anaakeneaku na esiai sidai oleng.

Ore na embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na kelotu ndamunot ainei elototo etaun nchugulini naa etaun kuna naloito dukuya etii ltunganak na lopoito nchugulini enye etii nkera esukul napoto sinche sukul ashu epoito sukul neaku kitadolu ajo keibusy kila oltungani tenewueji eloito inchugulini enyenak nelio irbaasi onapita iltunganak nelio loshi tunganak oitaket ltunganak irbaasi isiatin ake etii pooki neaku tanadol ena naitadamu maisha e taun anaake amu iji naake ikunono epoito ake ltunganak inchugulini enye neaku nejia ikunono.

Kanyor na nanu enasiai amu esiaia sidai ena naitiship ltunganak oleng ore na ena kidim neji entertainment ashu a music festival ettiki na ore oshi tokuna katitin epuo ltunganak aktaduaya irkererin lenye neaku sidai enabae amu kiko metaa keendele ltunganak ayanyit na nimimin akata ilkererin lenye ana kulo tunganak niendelea apik na nenyoru culture enkop enyeneaku sidai ena bae amu kitiship ltunganak nitakueni nelo na aisho ltunganak erishata sidai peyieu epuo ninche aaku keeta naboisho egira atumo egira aitaduaya kuna tokitin neaku kanyor amu keyau naboisho oleng tiatua ltunganak.

Ore na embae nagira aasa tenewueji na nchere etii ltunganak otii osokoni na osokoni ilo amu kelio ltunganak kumok netii lamirak na ajo na nanu intasati natonita tenkop amir indakin enye etii enamumira irmashungwa netii enamirita inkituunguuni na esiaia sidai ena oleng amu etiiki na biashara tene netii ltunganak kumok ele sokoni kelio ajo embae sidai nataase amuenkiremore sidai nashomo dukuya nitauni kulo matunda na irmashungwa nitokini akesu nkitunguuni neaku pepuo na ninche amir peyie etum iropiyiani naasie nkulie siatin enye.

Ore embae nagira aasa tenewueji na sokoni na enewueji etii enkitok ashu emama nagira amirisho tenkoitoi amu kelio ajo enkoitoi etii etii ake enkiti woi enye nenapita enkerai tenkoriong neaku elio ajo enyokita enamama oleng egira na amir aminji eye natekesua tolchamba neeta si brikanya sinyea neaku esiaia sidai oleng amu itodolu naa ajo eshomo enamama alo anyok tesiai enkiremore na nelo aun na ndakin na neaku ekuto kuna dakin nebulu aitobiraki nataata ninche netaa na kemirita peyie elo iropiyiani.

Ore embae nalotu ondamunot ainei tanadol ena na esiai na natii ltunganak entaun egira aas inchugulini enye neaku esiai sidai na ena eti kila mtu esiai enye etii logira amirisho etii logira amirisho toldukai netii logira ainyangisho na tiatua lolo dukai neaku elio ajo esiai sidai naloito dukuya tenewueji na elio na ngarin nelio ltukutuki neaku anadol nanu ena na kaitadamu esiai oshiake naloito dukuya tiatua kuna tauni aang epoito ake ltunganak epoito nchugulini enye netii logira ainyangisho netii lorew ngarin oltukutuki.

Ore na kulo na isikarini kulo lenkop ang ashu lolosho le kenya na kaidim nanu atejo kitishipisho enasia amu esiai sida oshi eas kulo tunganak na kisumi oshi ninche oleng peyiolou esiai enye neaku ore na kuli tunganak na peyie erip olosho neyau na naboisho nelo nmainguraa ajo kesidai osotua tiatua ltunganak kepuo na ninche aibung ilaruokloinyal ltunganak nepuo na anya irkesin oota ltunganak nepuo na aibung ilaruoki ana apuo apuroo imalim oltunganak nepuo ai solve ikesin lootae ana ltunganak otaarate neaku kitishipisho enasiai amu naboisho eyau kulo tunganak.

Ore na tene kaidim najo adolita angas enkaji sapuk oleng naigero kenya power nitadolu na ajo enkaji ena enkampuni naitashieki ositima teleosho pookin neaku na enkaji ena naigero inaarn enye nelio na ltunganak lopoito siatin enye naake amu elio kulo tunganak epuoiti nkoitoi napaasha neaku ajo na sinanu inchugulini epoito kulo tunganak nelio maua orkiek louno na teboo na enaaji neaku elio ajo ewuei sidaii nataasaki esiai aun irkiek omaua peyie itobir ormanyara nelio na wayau naimita ajo nanuenositima na nona wayai.

Ore na embae nagira aasa tenewueji na nchere etii ltunganak oetuo adol ngwesi entim neaku eetuo na ninche adol nkukunik naijo irngatunyo na irchakukin, iltomia eetua adol na ngwesi natii animal park entoki sidai ena neponu ltunganak aduaki ate amu inakata enyoru ninche ngwesi neyiolou ajo kaji ikununo tenibehabe amu inakata eyilou ataramat na kelo na aishoru enyorata meraa mitoki ltunganak aar naa ore si iropiyiani naetua adoli nijche epuoi aramatie, neaku kesidai tenikidol nkukunik tonkonyek aang.

Ore na enabae na enetipat oleng amu kelio na ajo egira nkera aiwakilisha irkererin lenkop enye egira na alio ajo kegira nunche apik irkererin lenye aitobiraki peyie merikino peyie eindelea nkulie kera enkae ishoi na asuj esiai sidai ena amu kesidai enepuoi na aendelea na piki irkererin aitobiraki ata etii ltunganak atii enkisuma nemepuo na aitapalaa onkwapi enye kesida ena bae amu kitiship ltunganak esiai nindim atotona ninyor ake enidol ltunganak otini aikonji nishop na ana ltunganak leapa lonkwapi enye ashu leishoi enye.

Ore embae nalotu ndamunot ainei tenadol ena na esiai na eunore omposho na ore na ena na empeku ena omposho tenipik oltungani ilandererai lompoosho enkop na teniteru abulu na iji na ikununo neaku kaidim najo empooshoi ena natan aakuti Oleng eton itu ebulu ninye nidol ajo keeta ntona neeta elukunya niterua ninye abulu na kenare mpoosho kutitik nepiki enkare nepiki irkiek pebulu ninche aitobiraki nemeyieu nitokini ainyal nishori nebulu nepiki empolea o fertiliser pebulu aitobiraki nassininye nekurokini naa neaku ore ena na empeku naompoisho naidosuoki atan ituebulu.

Ore na tene na kaidim najo adolita imaua imaua kuna namiritae adol ajo etipikaki aitobiraki nepiki loshi baketi lenye oitobirakini netii nkulie naati atua weujitin enye namiri etii maua sikitok etii nado netii na nona kutitik napuoi aun amu keji oshi pemiri nepuoi aun nekau emaua adolta tene natubulutwa onetu ebulu pepuoi aun neaku esiaia sidai ena na kisidain kuna maua amu kelio ajo kebiot kunamaua na etaramataki aitobiraki etipikaki irkiek otorishie nkukuniik amu idol naa ajo ituenya nkukunik nidol ajo etubulutua aitobiraki nindim nilo aun tenkang ino nindim nimir nitum iropiyani neaku embae sidai oleng kuna maua.

Ore na ene nakelio ajo orkerenket le nairobi ele elio ajo etiiki na nairobi tene na kaitadamu noshi nchugulini ekawaida napoito dukuya tenairobi idol naa ajo etii kila oltungani nchegulini enyenak easita kila oltungani esiai enye tenewueji epuoito ltunganak aingoru endaa ajo na sinanu isiatin epoito kelo ana oltungani netii enkoitoi enye na alo aas siatin enyenak neaku kitadolu ajo egira ltunganak aijikakamua ana enishaa peyie melau ninchebentoki nanya ashu na imareita lenye neaku na ena naake enkishui tenairobi epoito ake ltunganak dama okewarie na easita kila oltungani nchugulini enyenak nayawua.

Ee kaidim najo kisapuk enasiai oleng tenkop aang amu ore ltunganak lenkopaang na lairemok keremisho na ninche neun indakin neaku ore na aasapuk enasia tenkop aang na keuni mbaka kuna tokitin naji cucumber na kepuoi oshi ainyangu landerera towuejitin namiri landerera etii nkajijik namir kulo anderera na tinewueji epuo ainyangu na sidain kulo anderera lokuna tapuka amu idol na ajo kigero high quality imaanisha ajo kesidain amu kesioki abulu na keisho oleng na sidai ena anu endaa na ena toltungani kepiki endaa neisho endaa orngusil sidai na kelo ena aisho lamirak ashu ilaremok iropiyiani tenepuoi amir.

Ore na ntokitin naidim atejo kadolta tene adolta ntokitin namiri amu etiu ana natimiraki keyau ake ewueji keyau ake ena kulo anderera loigero na west coast seeds na ilanderera na lolo louni na kesidain ninche adolta ajo esiai sidai easita ltunganak naa olamirani otipika ninche aitobiraki nepiki atua mpuyai netangasa apik atua irkardasini neaku elio na ajo landerera kulo lapikitae ana stock na ninche na nalio tene ebaki na keji pepuoi aun tewueji neje ashu pepuoi amir tenkai wueji.

Wore naa entoki naitadamu ena, naa kaitadamu orkerenket lenairobi. Wore kuna ajijik naado oleng', naa tendaalo naa oshi e Nairobi edoli kuna ajijik naijo naa kuna naalio tene. Elio naa inkarrin kumok, nelio iltunganak loopoito sininche toonkejek. Elio naa ajo inchugulini enye etii kulo tunganak. Isiatin etii pookin tungani tenewoji, eetuo iltunganak esiai te Nairobi. Netii ake ilookira ninche aimaa, netii iloito ainyiangisho. Neeku kaitadamu isiatin naasi naa te Nairobi. Etii laa ketii intokitin laetuo ninche aaya, enaa ilaetuo ebenki, eetuo naa ninche aaya iropiyani esile, netii ilooyetuo ake ninche aatumo olkulie tunganak, aa isiatin naake naapaasha etiiki.

Ore na embae nagira aasa tenewueji na elio nkutiti ayiok nagira aoko enkare tendule na etii na kuna kera ewoi natii enkare naijo orkiti shamba ouno rkiek oleng egira na kuna kera aoku enkare toltoi ashu torpirai esiai sidai ena naasita kunakera elio ajo enyokita kuna kera aret ntoiwuo enye neaku esiai easita sidai nebaki na ore inaare na enaoki tiang ashu eyerishoreki ashu itukunyeki nkiyai arashu itukunyeki nkilani nejutieki nkajijik lolio tene tokulo pirai enkare neaku embae sidai easita kuna kera tene.

Ore na engeno nanare neeta oltungani peyie elobaas enasiai na kenare neyiolou oltungani angas aitumia enamashini niyiolou ajo kaja ikuni tenitumiai teneroroi tenibungu enkila kaji epiki eusi na na ama kaikuni teneipimi ltunganak nkilani amu miripubake nkilani itu idol ajo kebaa ingasa aipim oltungani na lasima na aipimu oltungani ore aibae na kenare niyiolou enikuni tenim

Ore na tene elio entasat nanapita enkerai tenkoriong egira na enamama amir na Kajo na sinanu iminchi ashu aa intapuka akeyie natekesua ninye tolchamba ashu nainyangua toloata olchamba, egira na ninye amiraki ltunganak tenkiti wueji neaku elio ajo esiai sidai easita amu kelo ninye atum iropiyiani nalo aisumie nkera enyenak ninyangakinye enkurma neaku ajo na sinanu enyokita oleng emirita ntokitin naijo hoho ashu irfakadoni kajo na nanu brikanya nenyokita oleng amu kajo na nanu enapita enkerai nairure tenkoriong na Kajo nanu kiroshi enkerai paa enyokita ake neasiai sidai e taasa airemisho nitaataa enkata nalo amir.

Ore na tene elio nomama nara are ore nabo nenapita enkerai tenkoriong ore enkaenemeeta enkerai ore kuna tasati enapita nkilani najobna sinanu nashali amu kelio ajo keeta ewoi naingua aituku neaku nkilani na ninye enapita ebaki neshomoita ewoi natii enkare nepuo aituku nkilani nidipa na sai eta kegira ashuko apuo aik tonkangitie nekau ajo nanu esiai sidai ena nidipa sai ninche nidol ajo etanyua oleng nenapita tolukuny amu osina lenkare osapuk na ina pidolta ajo kepuo ltunganak enelakwa apuo aitukisho ataa enapita nkera to koriongi neaku enyuata sapuk ena.

Ore na tene na kaidim najo isiatin etii ltunganak etiiki orkerenket le nairobi enewueji, elio na ltunganak epoito nchugulini enye napaasha etii ltunganak siatin ingoru enkurma nanya ninche onkera ashu ormarei lenye etii ltunganak logir anap ntokitin tonkulibaroni peyie etum iropiyiani netii na lorbaasi lojo penap ltunganak netii na rkulie opoito nchugulini enye anaa ainyangisho apuo ntumoritin neaku ajo na nanu orkerenket le nairobi ele nelio ltunganak loasita siaitin enye, nchugulini enye ninche eetuo neaku eloito maisha dukuya egira kila oltungani aas esiaia duo naitawuo tenkang enye neyau Nairobi meeu aingoru.

Ore na enasiai na kaitadamu enkesare enoshikata etaa enkata nakesuni intapuka neaku elio naa ako etaasa kuna mama esiai sidai iremishore ninche nitubul ntapuka enye aitobiraki anu etipa olchani peyie menya nkukunik niremoki na akuroki nepik enkare aitobiraki neaku nepik sinye empolea, nidol ajo etubulutua taata ntapuka ataa enkata nakesuni ataa egira ninche akesu netaa kegelita naa peyie epoi apik irkuniani nepuoi aidong aitaa enkurma nemiri irkulie petumi iropiyiani neyieri irkuli aitaa endaa anaa orkiseri neaku aitadamu ena enkata enkesare.

Ore na engeno naishaa niata peyie ias enabae na nchere keyieu na nilobangas aisumare esiai orpapit nilo na aitengenare enikuni tenesheti irpapit lonkabilaitin pookin na keyieu na nengasa aiteru aijifunzare na keyio ina nias tonkatitin kumok amu inakata iyiolou piipii ataasa mesiai duo nikifunzai tenkolong nabo na nimbung keyieu nipractise enaakekeyieu niyiolo atesheta irpapit opaasha matejo tana kaloopuo siadi tana kakulo niyiolo atesheta amu nakata itumoki atesheta aitobiraki neaku keyieu niyiolou atesheta irpapit na keyieu nintengenare anaake.

Ore na embae nagira aasa tene na kajo sinanu osokoni etiiki etiiki na emirare ondakin napaasha ebore ltunganak kumok ene etii nkituak netii ilewa netii ltunganak ogira amirisho netii logira ninche atoni tenkumoi enye ore irkulie tunganak negira amanaa ainyangisho neaku endaa ena nalio na ajo etangasaki aaun na ore pitauni tolchamba neponunui ayau osokoni aponu amir neaku kitadolu ajo ltunganak amu etangasa aun endaa tolchambai neramat aitobiraki nidol ajo ishorua taata enadaa na metimiri nataa ktumi ropiyani ore si aitoki kepuo lamirak atum faida nepuobatim iropiyiani neaku osokoni otii ene.

Ore na tenewueji kelio entoki nayawua. technology naji nai kalikulater na ore oshi enabae kitumiai oshi aikenishore matejo tana ropiyani kidimi aikena aitunua kalkulater tanaa keewuo oltungani ainyangu ntokitin tolduka nemintoki aton adumu enkalamu aiger amu keetae na kalkulater nintumia neaku ajo nanu kesidai enabae na kitishipisho amu kegol na epuku enkinyala nainyangi oltungani Milo yie asara nimilo si ainyal oltungani oinyangishie amu kegol pikosea ninye ena kalkulater ena eninyalaki nai iyie ingira aiken tonkaik neaku esiai sidai ena amu keret ltunganak oleng na kitelek na sininye esiaia.

Ore na enewui na ewueji namirieki nkilani onamuka, elio na nkilani kumok Oleng namiritae tene nelio sinye namuka nelio olamirani logira aliki ltunganak ajo kaja na emiri nelio na ltunganak oinyangisho sinche ogira aingur ajo kanyio eya ashu kanyio enyor tinewueji neaku kitishipisho enabae tenewueji amu kelio ajo etanyua oleng olopeny eleduka nelobaitobir olduka sidai oleng na nitumia iropiyiani kumok apik nkilani kumok nepik inamuka peyie einyangu ltunganak neaku kesidai enabae amu kelo ayau ltunganak kumok na kelo sinye atum faida sapuk oleg neaku emirare natii enewueji.

Ore na tenadol ena na ore entoki nalotu ndamunot ainei na enoshi kata tenilo oltungani aitau ropiyani amu ore ele kelio ajo oloshi duka oiatunyeki iropiyiani ashu ilo apik iropiyiani esimu na esiaia sidai na ena nayawua technologia neaku elio na olduka oigero Safaricom netiu oltungani atua netii oltungani otii boo ajo na nanu iropiyiani eloito apik esimu ashu aitau peyie ishori na ropiyani tenkaina neaku embae sidai ena natareto ltunganak nataasa nanu ena katitin kumok neaku keyiolo pii esaia sidai ena naretisho oleng.

Ore na ena na kaidim najo enkitaunoto ena orkiek elio na enkiti tito nanapita irkiek kumok tenkoriong na ore na enabae na keasa noosi nkatitin kumok tiang ilo oltungani aked olchani aitau orkiek ore si enkae na irkiek otoito oshi itauni neaku milo aitau irkiek oshal ilo aanyu metoito neaku keyieu niyiolo aibunga entolu ashu orpanga nilo aiper irkiek ashu ilo aitumia ayierisho nindim si ateena ashu impanga aitobiraki pemikiar enkoriong na ninap na aya irkiek pilo aitumia ayieraki nkera inonok ashu ormarei lino endaa.

Ore na embae nagira aasa tenewueji nelio nkituak ashu ankutitik toyie nagira aituku nkilani tenewueji egira na esiai najibusafi alo dukuya tenewueji sidai na enabae oleng amu kitadamu ajobkegira ltunganak aingor esiai e usafi na kesidai oleng eneaku keramat ltunganak ate na kesidai ena amuneaku eretito kunatoyie irnareita lenye ashu kuna kituak easita esiai sidai aiakikisha ajo etii ltunganak aitobiraki eishopito nkilani sidain idolita ajo ishopito nkilani sidain kakebenyokita na ninche neaku aidim atejo enkitukoto onkilani natii dukuya tenewueji nalio nkaraeni kumok nelio nkulie naika nelio ntoyie naitukisho.

Ore na tene na kaidim najo elio entasat ashu emama nagira ayierisho egira na ninye ayier enoshi toki naji na bajia na ore kuna na ijo ake chips naitokitokieki tiatua eilata nairowua nkwashen naake kuna naata spices napiki nitae sikitok aikonejia nitodokini atua eilata nagira aitokitok ore peyie eeku nepiki atua orbakuli neaku eyiarata etii enatasat na ebaki negira ayierisho pelo amir netum iropiyani naasie nkulie siatin enyenak ana alaaki nkera ropiyani esukul nebaki nejo pepuo anya ormarei lenye.

Ore na enasiai na kaidim najo kesapuk tenkop aang amu egira na ltunganak kumok ashetisho na oltarakita Ele na kitumiai oltarakita ba ashetishore ashetie nkajijik nidimi nenapieki oltarakita osinyai ashu isoitoj ashu inkulupuok akeyie neaku ajo na nanu kesapuk enasiai tenkop aang na kitumiai ashetie nkajijik ashu nye aurie nona ajijik kidimi neurori enkaji aitumia oltarakita tana keteshetaki apa enkaji tewoi nemeyieuni inaaji nidimi neurori toltarakita nesheti enkae neaku kisaidia oleng.

Ore na embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na inkera esukul kuna nagira aisumaa negira aitumia enkoitoi naji ene technology aisumare kesidai enabae oleng amu kelo aret nkera metaabore teneidip sukul neyiolo aisaidia olosho amu ore oshi taata mekure eetae esiai nemeeta na technology neaku ore ntokitin pookin na tonkomputani easi neaku teneyiolo enkerai aitumia na inkomputani na kelo asidanu na kebulu olosho na kelo enkerai atum erishata nalelek teneaku idipa sukul na kelo sinye aisaidia embulunoto olosho metaa ketii olosho dukuya neaku esiai sidai ena.

Ore na tene na kaidim najo enkisumabetii nkera egira nkera aisumare esiaia e technology na kesidai ena oleng amu kelo aret nkera tenidip ninche sukul amu kepuo atum engeno nayieuni netum teniidip sukul amu ore taata ntokitin pookin na technology itumiai neaku tenetum enkerai engeno na ketumoki na atas siiaitin aitobiraki ajo na nanu ataa compitent neaku kesidai enasiai kaitadamu atii sukul kingira aitadamu esiai e technology neaku enare ake neas irmalimulini pookin enasia aitengen nkera mbaa naipirta technology.